Tijni mar pidho water melon kata mboti gi dholuo, okonyowa omiyowa ngima kwachame to omiyowa ngima maber. Kendo inya use okelo pesa. Kouse timiyo okelonua pesa mar tiyo tijewa meke ot kata meke puonjo nyithiwa gi gik mamoko. Kendo

Gima timore ka aneno ka ng'ato oting'o simu kod ID, gi ID scannar. Matiende ni gimatimore kani en verification mar ID ng'ano.

Gima timoreka, aneno ka ng'ato oting'o masin kod kore nono kendo ng'ato ochung' e bathe koruako sati. Tich ma gitiyo ka en tich ng'ado yien gi masin.

Japuonjreni mawuok Rift Valley Institute of Science and Technology (RVIST) mane ofuenyo masin mafuenyo jomadonjo maonge otiko, nyinge pok omiwa. Olu ne oluonge mana ni innovator kata a college student nyinge awuon pok owuok.

Tijni mar pidho anguro nachako hero kapod nathin, ndalo ma ne wan e primary school. Jonyuolwa nomiyowa sigana ni tijni mar pidho anguro ,kopidhe gweng' u,onge jajuok moramora mantie gi lengo marach manyalo sudo buti, kata manyalo chopo kuomi. Kendo nonyiswa ni anguroni inya ting'o choke iwuoth go ofuko, kiwuotho gi choke e ofuko, onge gir juok mora mora manyalo chopo iri. Onge jajuok mora mora manyalo iri. Kendo ahero tij anguroni nikech ringe kende mit ahinya to en gi alot of nutrients momedo e dendwa. Kendo tijni mar anguro, kitiye chiedh anguro inyalo tigo kaka mbolea mamiyo plants ti maber ahinya, kendo golo oduma mang'eny kata oganda mang'eny.

Gimatimore e pichani, aneno daktari kod jatuwo, jatuwo oninde kitanda daktari obedo e kom. Aneno masin miluongo gi dho mbui ni ultrasound mitiyogo kuom ng'iyo nyithindo ei mine mantie gi ije. Aneno ka daktari oketo mar mashin mar ultrasound ei jatuwoni mondo one nyathi e iye. Aneno kosiemo um nyathino kendo mamano aneno ka bende ng'iyo screen mar mashinni mar ultrasound. Aneno ka daktari mor ahinya dwokono.

Tijni mar tero lee mwapidho e pala kata veterinary, tich mar veterinary ni, en gi ber ahinya ei oganda. Mokwongo, ni tijni mar veterinary okonyowa kuom tero lee mwapidho kaka guogi, kata paka . Wanyalo terogi ka daktari mondo otimnegi, othiedhgi ka gituwo kendo mondo omigi ngima maber. Kendo tijni mar vertenary okonyo jopur ahinya mege dhok kata mege lee mwapidhogi, kaka dhok be, inya yudo ni veterinary olwong' e dala mondo oketne dhiang'ni mbolea mar nyuol. Tijni ber ahinya nikech kendo gikonyo thiedho dhok, ka dhiang' mora mora oyud gi tuwo inyaluongo veterinary kata daktari meke lee gi ong'i dhiang'ni alafu thiedhe.

Tijni mar pidho diel. E alwora wa itimo kama, nitie e alworawa ka aneno ka gitimo gi e yo mopogore opogore. Jomoko kao gi dhi to twe gi e puodho mondo gichiem. Kata jomoko be wegi aweya to giluorore e pap ka gichiemo. To godhiambo ikao gi to iloro ne gi e odgi. Lakini bathe kamoro ka, kendo gweng' wa ka aneno ka jomoko kao diel gi, diende gi, to giloso ne gi ot mar mbao. To mbao gi iketo gi, iting'o gi malo mondo kik, iting'o gi malo, ok gin in contact gi piny. To giwacho ni gitimo kamano mondo o prevent diende gi kik yud ng'ich. Alafu, diel ka diel oketne ode gi kuma ochieme. Alafu be pii kumoramo, kuma omodhe pii. Alafu ogaw ne gi ma onge kuma ginyalo, okginyal wuok ka gidhi e puoth, puodho moramora. Lum itong'o ne gi tikelo ne gi mana e ot kuma gintie ni, mar od mbao ni.

Ee anyalo lero gimatimore ka. Gima timore ka akuongo aneno mokuongo aneno mama moro nyithindo kod mere moko kobet ebath oduma. Kendo gisuso oduma, gisuso oduma kendo be aneno ogusu meke oduma ka giketo ee etok e bath ndara gi kocha, aneno ka lewni moko bende gimoyo. Koro gima timore kae ahinya en ni jogi tiyo tich suso oduma kende.

Karot ee tijni mar pidho karot e aluorawa, aneno ka mokuongo gima gitimo mokuongo ka gidwa pidhe, gikuongo giloso lowo, puodho ma giket mbolea. Ka giseketo mbolea to gikawo kodhi mar karot gi to gipidho. Kagisepidho to giolo negi pi lakini ok giol negi pi mang'eny ahinya manyalo kethogi. Giketo negi mana pi matin ma we lowo ka ng'ich. Kagise timo kamano ee girito mondo ee mondo kodhi mar karot gi ogol wigi. Ka gise golo wigi to gibiro pudhogi to gimiyogi spacing mondo gidong maber. Kagisetimo kamano to gimedo olo pi lakini ok giol pi mang‘eny ahinya manyalo ketho aa ee m mumea ni mar karot. alafu giweye kanyo edweche ariyo madhi adek alafu gikeye. Kanyo ginyalo tere e chiro mondo odhi ouse, kata gitim go gimoro kendo kaka tedo go kata gik mang'eny.

Eee anyalo lero gimatimore ka. Gima okuongo aneno ka nitie nyathi maneno ka nitie gima ong'iyo e tie wadgi, kendo aneno mine , aneno ka mama moro suso oduma. Kendo be aneno oduma, aneno pala, aneno ka nitie lewni momo e e ebath yo. Kendo aneno ogusu mek oduma kod waya mar mocho bende. Aneno tie ng'ato, aneno choo oh gimatimore kae en ni aneno ka jogi tiyo tich suso oduma.

Tijni mar pidho osuga e alworawa ,ka gitime, gimokwongo manenoga gidhi gitimo to gidhiga e chiro to ginyiewo kodhi mar alotni mar osuga. Kagisetimo kamano togibiro togiloso seedbed, to gi chungo lowo maber ahinya, alafu giketo mbolea, kagiseketo mbolea to gi spread, gikeyo mar osugani e wi seedbeg no alafu giumo gi lum alafu giolo pi. Giumo kodhigi gi lum mondo kagilo pi, kik chieng' kaw pi mang'eny ahinya we kodhigi maonge pi. Sama alotgi pod ti, sama kodhi meke osugagi pod ti, giloso puodho magibiro pidhe kodhigi. Gimiyo kodhigo wige adek alafu gichako pudhogi to gipidhogi e puodho magisebet kagilosocha. Alafu iweye gimoro two to three months tichako keye, ichako .

Gimabiro e pacha kang'iyo pichani aneno ji korwako lewni makingogi kuom gimoro amora marach, tuwo mora mora marach manyalo donjo irgi. Koro gimabiro e pacha ka aneno ka jogi timo research mar tuoche mabiro manyien kaka tuwo okimi kod mamoko.

Gik maneno mantie gi nengo kae aneno pili pili hoho, aneno kiukamba, aneno ndim aneno machungwa, aneno avukado aneno rabolo aneno oduma aneno karot, aneno maembe, aneno agwata aneno wuoche kodwuoche kod lewni ma jogi noruako. Aneno boksi, aneno floor piny ka olos gi mbao kendo aneno bath odni bende oti gi pesa kuom loso.

Tijni mar pidho dhok nitie gi ber mang'eny ahinya e oganda. Ber mokwongo ni kwapidho dhok twayudo chak to chagni wanyalo tiyo kode kuom tedo chaye kata wanya uso chagni kendo mamiyowa pesa mwatim go gik moko ,gige ot, kaka nyiewo chiemo gi gik moko. Kendo ber moro kendo mwayudo kuom pidho dhok, kwapidho dhiang' to chieth dhiang' wanyalo kawo kendo waket kaka mbolea makonyo oduma ti kata mimea mora mora mwanya pidho.

Tijni mar uso chak gi mkebe mar chumani ne achako ka an e form one mano higa mar twenty nineteen. Gimaparo ni babwa nomiya mkebeni mar chuma, nopong' gi chak ni ater e ndara mondo arit lori mondo mane kawo chak obi mondo opim chagni mondo oter e company. Koro kane an e ndara, to nachwanyora e kidi moro to mkebeni oa e lweta ,olwar e ndara. Chak nopukore mang'eny ahinya manawaro ne en chak mathin ahinya. Kanadok dala nogona koko gi jaduong' kabisa kabisa.